Ũyũ nĩ mũtaratara ũrĩa ũrakorwo ũkĩonania ũrĩa kĩgeranio gĩgũkorwo gĩgĩkwo. Gĩkĩ nĩ kĩgeranio kĩrĩa arutwo mekaga thutha wa kũrĩkia gĩthomo kĩao kĩa primary, kĩrĩa makoragwo mathomete miaka ĩnana kana ũgakora kĩgeranio kĩa cekondarĩ kĩrĩa makoragwo mathomete mĩaka ĩna, Kogwo ũgakora kĩgeranio gĩkĩ nĩkĩenda gĩgakorwo na mũtaratara nĩgetha matigakore kwĩ na mahĩtia o mothe marĩa megũkorwo makĩhanĩka haũ gatagatĩ.

Nĩ internet ĩrathondekwo. Nĩũkoraga kaingĩ icigo-inĩ nyingĩ, internet nĩĩkoragũo ĩ thĩ mũno, na ĩgakorwo nĩrakorwo ĩkĩrehera andũ thĩna hĩndĩ ĩrĩa marakorwo nĩmarenda kwaria na andũ ao makĩhũthĩra thimũ, na ũgakora matirakorwo makĩiguana. Wakora internet ĩgĩkĩrwo nĩĩkoragũo ĩkĩhota, gũteithĩrĩria andũ hĩndĩ ĩrĩa marahũthĩra thimũ ciao makĩ nĩgetha magakĩaria na andũ ao o wega.

Kĩama kĩa IEBC nĩ kĩama kĩrĩa gĩkoragwo gĩgĩteithĩrĩria aakenya rĩrĩa marathiĩ gũthurana na hĩndĩ ĩrĩa marathiĩ gũikia kura ciao nĩgetha macagũre mũtongoria ũrĩa marenda. Kĩama gĩkĩ gĩkoragwo gĩgĩtigĩrĩra atĩ gũtirĩ na wũici hĩndĩ ĩrĩa aakenya maikia kura na gĩgakorwo gĩgĩtigĩrĩra atĩ mũtongoria ũrĩa andũ macagũra nĩwe acinda. Koguo haha harandirikania kana haratũma ndĩcirie ũhoro wa ithurano.

Indo irĩa ũretĩtie tũtirarĩ nacio kogwo no mũhaka tũngĩraciĩtirie kũrĩa twĩtagia na no mũhaka cingĩrambire gweterera tondũ andũ nĩ aingĩ makoragwo metĩtie indo kogwo no mũhaka tũngĩretereire na nĩkĩo indo ciaku cicereirwo, na tũtingĩrendire gũkwenderia hatirĩ tondũ ti wega kwendia hatirĩ. Na tondũ kĩndũ gĩkĩ nĩ ũragĩtĩtie o wega nĩngũkũhoya ũgĩeterere nĩgetha gĩkinye.